Poishoni miyu kopo komonut mising amun chu ko logoek chekiamei chemin biik Siloam kotoret borwek kwach akomuchi kotes asikonyor ropinik sikoboishe en gaa.

Kingami sukul ko kiatinye mbaret ne kigona sigindet ne kiakol ingwek che kiamuch aalda kila eng (soko) akanyoru rabinik chebo lolet che kiaboishen en sukul

Mpesa ko naat miising en emet ko mugul amu kikonde (boosters) komasweek chechang kikonet biik ole kiboishe simet ako toret biik en mungaret, Airtel ko yoche konet biik che chang akonde (boosters) komaswek chechang sikonai biik.

Tomo kongem simet lipanet ap rabinik ing Kisumu amun igere biik ko boishe simet kolipane tuguk che kaal ing soket

Tomo kongeem simet lipanetab rabinik en olimbo Kisumu ngamun en Kisumu ikere biik chechang koboishienn simoisiekwak kolipanen rabinik en sokoni ak en tugosiek. kolipanen rabinik tuguuk che kaal icheget

Biik chechang che tinye (account) ing bengi amu E-banking koyoe lipanet koek raisi amuu icheget ko mapendi bengi ipkocheru rabinik.

mpesa kotoretii biik chechang missing amun, kimuche keboishien fuliza kiyoktoo chepkondok anan iboishien fuliza inemu rabinik siiboishien en sobengung nebo kotugul

Imoche inde rapinik chepkondoguk mpesa iwendi kioski en kokweng'ung' ana ko tugoshek chemi center iibe rapiniguk ibekoji jito neyoe mung'aretab Mpesa kondeun simoing'ung' rapinik choto

Awendii kioskiit nemiten kokwenyun, kinde rabinik akochini chemungoroindet neyoe kasit notok bo mpesa, sikondewon inendet simet rabinichonn

Inginemu rabinik en Airtel ko koroom missing ngamun moroisi kenyor chemungarainik en kioskisiek cheyoe mungaretab Airtel koyoche isungukan missing ichenge chito neyoe mungaranotook

Ngot imoche iyaat mpesa konyolu itindoi laindab safaricom, amun lasima iwe tugetab safaricom asikokonin lainda Nebo mungaretab mpesa ak rabinik chechang cheimuche itounen mungaret noton

Bo komonut missing keyai boishoni amun nii ko mbaret nekikokol chito minutia neimuche koalda asikonyoor inendet kelchin Nebo rabinik cheboishien en sobenyiin

ing yu ageree momii ki ne mile biik amuu agere teta akoboru kolee tanyi ko ka bunu ko siche moita nii ngunoo amuu moi ko netigei ko telel ngunoo

En yuu agere mungaret ab biasinik amuu agere kakoum kabatindet biasinik che kororonen ngunoo ko meche konde guniok koaldocchi biik che mokchingei

Eng' yuu agere kabatindet neoe mung'aretab kobai tugaa, amuu en yuu komii tuga che kororon missing che neriotion che kikoito mung'araindet nealdoi sikobiit ipkeeny eng' faktorishekab panyek

Botushe chu karishe chechang ko Boise mpesa ago ingilang kari notok itebee chito ab kobo karit nambarit nee imuchi ilibanee rabinik eng mpesa

Bo komonut mising boishoni eng kokwet amu akere eng yu komite amitwokik chekakol chito ku piasinik akomite kitunguik ako tukuchoto keboishe kwek amitwokik eng gaa akeoldoi kora asikobit kenyorchigei rabiinik.

Mamechee kochut Chito soeeet kolasima kotinye inendeet kipandeeet sigopiit kotinye kora. namabrit ap simet

Ngengalali ak chorwa nenyu netomo ke tunye eng betushek chechang awendi taban ole sisat ak me ng'alal ak inendet akase oletestoi tai eng ole mitei ak amwochi akinee ole atestai tai

Ngonyoo sigindet suguuul machining alenjiii tareet lakwangung ak ikimituu mising akotesetai ilenji lakwet kokil. gee Eng sugul

Indoi rabinik kuk mpesa ye kainde mpesa inyatek koba mshwari ako eng mshwari inokok kii indei olee kisavenee rabinik

Artanii ko artet neo nee kararan nebo kobotindet ako agere alee artanii ko imebik amu kakirochi kengelet katitnyi iboru kole ngee nyat kwosang kowendi koaketsati kwame tuguk ab biik chebo kokwet

Arta nemiyuu ko artet neoo kabisaa nekararan lakini iboru kole artani koime biik amun ikere kakiker ak kotinye inendet kengelet nemii katit neiporu kolee imuchi kobetot en kokwet kotoreti kengelet kenai kelee mii anoo.

En yuu ko momii kiit nemilebik amun okere tukaa chekororonen mising akere chito neribe tukaa chotok, okere tukaa kwome suswek ak ko momii ngala yuton.

Inibai teta inyoru cheko ak imuchi kora ialde tanyaton ak inyoru rabinik anan omuchi oeny tanyatak en kaa ak inyoru amitwokik chebo bendo.

Ngonyo lakwet sugulit nebo barak ii, otoreti inendet amuchi acheng'chi prifetishek asikoborchi inendet tarasok ak koborji inendet oratinwek che kiisubi che chomotin en sugulinoto.

Momi kiy nekorom mising yon kiyokto chepkondok kong'eten bankit agoi Mpesa amun noto kotoreti biik mising amun mewendi olinbo benkit lakini rabinikug imii gaa iyogktoi koba Mpesa ing'ung

Momi kiy nekebune nekorom kiyoktoi rabinik kong'eten bankit koba Mpesa amun ta kityo kit ne amun imuchi iyokte rabinikug kong'ete bankit koba Mpesa en imiten gaa.

Chemungarainik. cheaai. kukarook chemengecheeen kokai kaii kokoniree chepkondok MShwari amun konoreee chepkondok chechang ako chengeringeen

Chome biik mising ng'alekab Mpesa amun, toreti iicheget mising amun nguno iiboti rabinikug en simet en Mpesa ak imuchi iboishen en mung'aroshek cheterjin anan iboishe iolishen en tugoshek.

Boishen biik chechang mising Mpesa en kokwenyun amun Mpesa ko naat mising en biik chechang. Ago Airtel anan ko T-kash ko tomo konai biik chechang.

Toreti biik ingitangasanda boishoshek chebo county en pechitab kosetit amun biik chechang kosomoni kosetishek ago imuchi koger biik che chang agosom boishonoto.

Boisioni bo kesuut tuga, koyoe chitugul en kokwet amun ngele chitugul koale kerichek agonyokosuut tugchik asimanam mogonjwet ne konu kerbesik.

Daktarishek komuchi kotoret sigindet. Amun imuchi konet inendet ole kiribtoi lagok, kou: konet amitwogik che kiboen asi kobit kogirinda mianwogik en lakwanoto.

En iyeuu komiten kiakik cheu ng'echirek ak komii kora seset nerue en ngweny amun iboru kolee tukuchu kobo chito akeng'e amun ikere ko urerendos tukul en kaliet.

Muswoknatetab kasari ko toreti biik mising amun imuchi irenyuen permit ing'ung ii en oretab roisi. Amun iwendi website nebo E-Citizen ak isub ole kilibondo rabinik en oret ne nyumnyum.

Betut nebo let ne kigamut lakwet siptali kigochi kerichek ko kiwoo lainda mising sipitalit ago kiyach agen mising agoi kigochi lakwanoto kerichek.

mitei kabatindet yu ne mite mbaret nyi ne kakol amitwakik nyik anan ko tuguk che alndai agere mitei inendet koistoi tumdo eng imbaret noto asimangem minutik chik

Tyeme biikab health konyor lagok kerichek amun icheget kobendi kusungukoni kokwotinwek ak kerichekchoton asi kogachi lagok chanjenet ngab ortinwek alak komokororonen.

En Kokwenyun Koba kamanut mising baishoniton amun ibati imbarenik chwak bik ako min bandek Chu amun tareti bik en amitwagik akotareti kora en baet ab tuga